Enetipat amu ore kulo matunda oji passion fruit naa irmatunda sidan oleng oota naa faida oleng tiatua enkishui oltung'ani, amu ore enedukuya naa ore kulo matunda na teninya oltung'ani kulo matunda naa ekiret oleng osesen lino. Niaku ebae edukuya ina nanyorrie. Ore eniare naa ore kulo matunda teniun naa aiput olchamba, niun olchamba sapuk naa obore kulo matunda, na idim nintayu kulo matunda nipik atua nkireeti ashu irkuniyiani nimiraki iltung'anak oinyang'u, keetae irbiasharani la ore nye esiai enye naa kulo matunda akenye inyang'u nepuo amir tebei eshumata. Ore si enkae naa ore kulo matunda naa irmatunda sinche la keret osesen lino oleng. Neeku ninye maana.

ee ore ena naa enkesare ebeneyio naji olmiraa, naa ore olmiraa naa benek naitayunu tenkop, naji enoolmero. amu ina kop emirieki ashu inakop eunieki kuna benek naji. ore akeyie eke shani oji olmiraa, naa teina kop ebulu, oleng. amu ore iltunganak leina kop oji ilmero, naa ninche ninche itaa ee enkaitubuli naret ninche te maisha enye. amu ore eunore ele shani oji olmiraa naa ee kebulu teina kop oleng. netubulua teina kop. niaku ninye egira ele payian akes. aitayu tolchampa peel amir amiraki naa iltunganak oinyiang'u ashu iltunganak oitumia ena toki, naji olmiraa amu kenya iltunganak kumok oleng, neeku naa enkesare etii ele payian akesisho, aitayu olmiraa naa otaa tayari

Eitobirari ena siai oleng te murua ang amu etengenita iltunganak kumok oleng netayiolito iltunganak kumok oleng airemisho naa kore ena toki eh naaji eh green house netaa naa etayiolito iltunganak kumok esidano enye nidolita ajo ore eh eunore arashu ekiremore naitumiae ena toki naa naji green house naa kisidai oleng amu kebulu nkaitubulu inonok te sidano neaku etasapuka ina siai oleng naa kegira aitobirari pi netubulua oleng ina siai nidol naa ajo etayiolito iltunganak kumok oleng naa maana ena toki naji green house wee sidano enye neaku eh kisapuk oleng negira aitobirari ore sii engae etaa iltunganak ilairemok etaa kiremisho iltunganak oleng amu etaa naa ina enkoitoi sidai oleng naretu iltunganak naa.

Kitishipisho imbaa kumok oleng' tenewoji amu wore enedukuya naa, idol ajo wore kuna kishu naa, inkishu kuna naakira aadaa ikarraro, amu wore inkishu naata inkujit naa kikara ewoji netii naa kesidai oleng' amu, mitoki inkishu aapuo aatum batisho. Naa kedaa inkishu tesidai oleng', nimitoki inkishu aaruko apuo ewoji neelakwa nepuo ilowuarak aanya, neeku kitishipisho ena baye oleng' naa tenikarari inkishu aikaraa inkishu aapik ewoji netii esekenkei, netii sii inkujit, amu wore inkujit naataana naa kumok naa keret inkishu oleng' amu kedaa niana kishu, neraposho oleng'. Mitoki inkishu aapuo ainyial inkujit, duo aaman olokeri pookin, nimitoki sii apuo minosa ilowuarak amu ketii ilowuarak intimi naijo kuna ninye naasur, neeku ninye naitishipisho.

Ekiwaita roruat kumok oleng neaku ore eroruata edukuya naa eh apik etoki naji eh orbusta ore orbusta te nkoitoi naaduo eitali naa etoki naa nayau network oosimui amu eh ore orpukel nemeata network oleng orpukel neaku enkop torrono nemetii naa network neaku kishakino nengasi apuo apik etoki naji eh orbusta ore sii enkae naa eh aitobir irbaribarani aitobir irbaribarani otii naa etoki naji olami amu ore olami naa ketelelek naa elototo oo garin oo iltunganak teneponu town neaku enkoitoi ina eduata naishikino neyai ore ae si naa eh apik etoki naji eh ashet ilturot arashu aa aitobir aa ilturot oook inkishu nepiki ositima aiteshep kulo baribarani oteshetaki neaku ninche eenena roruat naayai .

Ore ene dukuya naa keishaakino oltungani niata eyiolounoto arashu eng'eno naa enkibungata osirinki, iyiolo ewueji nirem enkiteng', teneli nemuoyi enkiteng' neyieu naa neremi naa keishaakino niyiolo enirem, ore sii enkae naa kishakino niyiolou naa eneba olchani loishakino nirem enkiteng', amu keetae naa olchani, kiremi enkiteng' lemme oleina moyian lirem enkiteng'. Ore sii enkae naa kishakino ajo kebaa, arashu aa kebaa enkata naishaakino enkiteng' teneton emuoi, tenidip ataremoki ilo Shani naa eton emuoi kebaa erishata nidim aiboo Ina kiteng pee melo adaa, arashu pee engas aibooki naa, pee , neeku kaishakino niyata Ina ng'eno pookin pee itumoki naa atareto.

enetipat enasiai too inkoitoi naa pasha ore enkoitoi eduya naa ore enkitukoto enkiteng ashu ewoshokinoto oldip, amu keer imasher amu ore imasher naa inkuni naa tenejing enkiteng naa kewok olsarge, neeku kishaa kino newoshi enkiteng oldip pee mitoki ilmasher aanya, atum imoyiaritin naijio oltikana amu ilmasher oshi oyau, naa enetipat oleng pee eutukui inkishu amu inaka etum iseseni onguarayu.

Ee akadamu ntokitin akeyie kumok amu ore enedukuya na kadamu ajo ore elepayian na kaitadamu eramatare onkishu amu adol nye ajo ore enewueji na olduka omirieki nona tokitin onkishu ,irkiek, biashara ena namirita oltungani irkiek lonkishu ,incumbii, onkurman, ketii sinye empuku olchambai neaku orpayian elebogira ainyangu ee egirai amiraki e embeku orpaek ashu a shumbi onkishu kake anajo aingor na empeku ena orpaek naloito aun, itadolu ajo olaremoni elepayian loiremisho na kitadolu esiai sidai oleng ena amu biashara naret tonchot pokira amu olaremoni olainyangani.

ore ena naa serkali ena nagira aaret iltunganak, naa aisho ee ena toki naji empeku, amu ore empeku orpaek naa kishakino nishori iltunganak. pee etumoki iltunganak naa atuun lpaek sidai, ilpaek naa oobulu naa keisho tesidano, neeku sirkali ena nagira aishooyo ilpaek lenye, le quality ilpaek sidan, oobulu te sidano ,naa irpaek laa teneun iltungnak na kebulu naa oleng neeku naa isidai ena siai oleng, amu eretoto ena nareti naa ilairemok lolchampai lemidim ate, amu keti iltunganak kumok lemidim ainyiang'u empeku naijo ena. nepuo ainyiang'u naa empeku too mpisai yiabori, neku naa kishaakino ake neret sirkali ltunganak.

Ore ena naa enkesare ena, enkaitubului naji shai, ibenek eshai, amu ore benek eshai naa tenebulu, naa iji ikununye tenebulu, neeku ore enkesare enye naa, idotu ebeneyip nabinabo, ena naa beneyio sidai netaa tayari pee itayuni, we ninangaki shumata naa eina kikapu natii shumata eilo payian. Naa ore enkesare eshai naa keesi te ng'eno sapuk oleng amu ime ake duo Kila beneyio, ilo aadotu neeku we shai ena nagirae aakes, naa pee eyae naa aitobir naa majani, amu ore majani naa iji ikununi ntokitin, naa benek eshai, Kuna naa iji ikununi majani enoshi napiki shai.

Eeh ore ena naa enkesare eh emajani naa ore majani naa entoki sidai oleng naanaji shai ore piyieu niyieru oltung'ani shai naa lasima piyata majani nenkesare ena nagirae naa akes majani eh natasidana naa nawo nataa tayari pee etumokini naa awaita factory pepuoi aitobirr naa aitaa majani naa ninye enkoitoi nai nai natumokini aitobirie naa majani naa petumoki iltung'anak aitumia nemiri nemirakini iltung'anak olakua niaku eh enkesare ena naa keesi tenkoitoi naa eh nagol oleng ashu na na nagut peyie etumokini naa aitai emajani sidai naa kidim factory naa atonyorrai ashu iltung'anak kulo oasisho te factory niaku eh majani egirae akes tenewueji.

Ee ore njugu naa ee, entoki nanyae, naa ore njugu naa tenilo oltungani ainyiangu njugu naa tolduka ashu tosokoni, naa ingas naa aitayu nkabobok, amu kiata oshi nkinyat, naatoito oleng naata, naagira aikenoo ena toki naji njugu naa ninye duo inyia. naa ingas oltungani naa adanyidany, entoki natoyio peyie, itumoki naa aitayu ena toki natii atua nanyae, neeku ena enkoitoi naitumiae pee intobir naa enjugu pee itumoki ainosa, njugu nateyiaraki naidipaki aikaraanka naa, neeku tayari, neeku ninye ake enkoitoi naitumiae pee itumoki naa ainosa njugu.

ee ore ena naa eneksare ena oltoki oji olkikua, naa ore orkikuaa naa keeta enkare namelok oleng naata ena sukari, naa teninyia olkikua naa nintayu enkare natii atua, naa idim, aa anoto sukari tosesen lino. neeku ore orkikua teneku ashu teneeku tayari naa iji ikunini, nepiki atua oltinka laijo ele, nilo oltungani aitayu nena kulupok torok, nintayu naa sukari amu ore orkikua naa kitobirunyieki sukari ena naitumia iltunganak aayierie shai. niaku naa ina maana naa orkikua, naa keeta orkikua iropiyianai oleng amu tenintaa oltungani biashara, nitum iropiyiani ,kumk, amu kinyiangu naa kuna factory naitobirieki shai, ashu kuna naitobir sukari, niaku naa ee ninye nanu adolita.

Karik ake ilo tungani ,nadumu ilo tungani iyieu neisuma narik olchampa nalo aitodol naa toonkiasin enaikoni teneasi ena siai, amu ore ena naa enkitainoto ompuka naaji terere, naa ore terere naa mbuka nanyor osesen loltungani pookin akeyie kuna puka ,nangas autaki naa eniko teneyiolou mbuka naoto ashu mbuka sidan naa kautaki sii mbuka neitu enya ngwesin ashu nkukuni amu ore mpuka nainosa ngwesin nemesidai tooltunganak ,amu mpuka Nena naa teninya nikinyel osesen ashu enkoshoke ,nautaki eneiko tenedotu naa aitayu naa tiatua olchani ashu ena shani natubulunye neeku nejia aiko teneutaki ele tungani enasiai pee eyiolou ataasa ena siai siininye tolchampa lenye.

Ore enkiremore orpaek naa keeta faida sapuk oleng' ore faida edukuya naa tenebulu ashu teniun irpaek kumok tolchamba lino naa kesidai oleng' amu ee endaa nanyorr iltung'anak kumok irpaek naa kitobirubyieki irpaek enkurma ore irpaek keeta irpaek enkitobirunoto arashu aa matunzo nayieu amu keyieu naa iata olchala sapuk ashu enterit nigira aunie naa kulo paek linonok neeku keyieu ake naa iata olachala, enterit tolchala naa pee etumoki lelo paek aatubulu naa ataa irpaek sidan oisho naa ore irpaek naa kesidan naa amu iindim nimirr amiraki iltung'anak oinyiang'u tenetoyu oidong' amu ketoyu naake nindong'u lelo paek aoshu duo kuna mashakuani nimirr naa torkuniyiani amu torkuniyiani indim atimira duo irpaek, nimiraki iltung'anak ninyiang'u iltung'anak lelo paek neeku ninye enetipat.

etasapuka ena siai oleng tenkop ang' amu ore iltunganak kumok, netaa iltunganak kumok ilairemok, lolchampai, naa ore tenirem olchampa, naa keishaakino naa ake nilo, aramat ilo shampa lino. amu ore. ninye, eunoto olchampa naa iun olchampa, loo ntokitin kumok, anaa mpuka skuma wiki idim atuuno nkwashen nkitunkuuni, netasapuka oleng amu etaa iltunganak kumok ilairemok netayioloito iltunganak eng'eno naa, nairemie ilchampai, netayioloto faida naa enkiremore ajo kainyioo faida enye, neme duo eramatarta oo nkishu ake naata faida, kake keeta sii ninye ampaka enkiremore olchampai, niaku taa ninye ele lotasapuka, te nkop ang pii, oleng aaku, naa ene faida.

Ore naa ena olchampa ele lotuuno orpayian, aun nkaitubulu enyenak naa idol ajo kegira abukoki enkare naa aitumiyia ele too amu ore ele too naa keisidai ele too amu kepiki enkare olchampa tesidano nepik eweji pookin ,naa ore embukokinoto enkare olchampa lino naa keisidai oleng amu kebulu nkaitubulu nituuno, nebulu naa aa nkaitubulu sidan oleng naisho, nebulu naa egol, neeku enkare egira ele payian abukoki olchampa lenye otuuno pee etumoki naa kuna puka atubulu ,netumoki naa atasioki atoisho paa tenemir naa oltungani nemiri mpuka sidan ,teniyieu niyer mbuka sidan nanyor iltunganak ,neeku enkare egira abukoki naa kuna aitubulu.

ore ena naa biashara oongiri aangishu kuna nateyiang'aki, nolnaa ajo etudungoki kuna kiri toonchot, naa ore kuna kirik ore ake pee idung'udung' niayaki iltung'anak oopaasha, neeku iltunganak kulo omirta inkiri too butchery, naa kinyangu niche too ilkiloi , nepuo amir anaa enayieu oltungani, naa kadabu ajo eyiang'are ena oonkishu sapuki naa kadol ajo kisapuki kuna kiri naa kepir.

orbiasharai ele omirita naa Kuna tokitin naaji mboshok nidol Ajo keeta olainyiangani netaa irkuniani oboreki Nena poshok ashu lelo paek naa kegira aipimoko tenkasuku nidolita Ajo ore Kuna poshok naa kemira tenkipimoto tenkasuku ninyiang'ua naa oloopeny tosokoni oinyiangunyie neeku tenkipimoto ake egira aipima tenkasaku amiraki naa ele payian oitashe tede nidol Ajo keeta irkuniani kumok amu kajo ketii oloo mboshok netii oloo minji netii oloo irpaek netii olekulie tokitin napaasha neeku biashara ena oo minji ashu mboshok ashu irpaek ninye egira kulo tung'ana aas pokira are

ee ore ena siai na etodolu ena empirbil eshumpi, amu ore ena pirbil eshumpi naa eshumoi naa ore duo sanisana naa kulo tunganak oomir kulo mosor, naa ijo duo misapuk ena siai oleng tenkop ang, amu eton duo eitu eyiolou iltunganak ina siai, neeku ijo emisapuk ake te nkop ang'naa ena siai kake ee ore ena shoto oo kotelini amu ore naa, sukuul naijo ena naa shumpi, pee etumoki iltungank aitumia too nkotelini, kake ore too ntaoni duo enkop ang naa ketii iltunganak oitumia ena, ainyiang'u kuna pirbili eshumpi, isulaki kulo tunganak oota nkotelini, sapukin ninyiang'u naa kuna, pirbili pee etumoki aatipik shumpi, naisho iltungank metipika daiki, nepuonu iltungank ainyiang'u idaiki enye too nkotelini.